Kaneno gini to aparo ndalo mane wadhi sikul, komiwa pesa ne warawo echiro mondo wanyiew chipsi. Chipsi en chiemo mitedo gi rabuon, nitie kaka ing'ade ochalo kaka kedi matindi tindo to iwang'e e mo. To omit kokete sause molos gi nyanya.

Gima timore kae en ni ng'ato opidho dhok. To pidho dhok nyalo konyo nikech omii chak, to kiyudo chak inyalo use, inyalo uso ne ji. Bende pidho dhok konyo e uso ring'o. Itero ring'o kuonde ma iyeng'e tiuso.

Kaneno gini to aparo diel. Ndalo mane watindo, mama ne oro wa mondo wadhi wang'i diel sama gichiemo oko mondo gicham lum kata kik gidhiye puoth ji. Pidho diel konyo nikech inyalo yudo chak kendo en gi ring'o minyalo uso tiyud omenda.

Ahero tijni nikech okelo mor sama akonyo mine mondo ong'e kaka nyithindgi rom kata kaka gichal ka gin wuoi kata nyako mine mor ahinya. Kendo kuom mano anyalo nyisogi ka nitie gima onego gitim kata gima onego gi we mondo kik giketh ngima nyathi. Kendo amor sama ginyuol gikelo ng'ama nyien e piny.

E kuom tiyo tijni, ayudo chak sama dhok onyuol kendo chagni anyalo uso kata atiyogodo, anyalo madho kata atedogo chae. Gimoro ni, gimoro en ni kendo ayudo ring'o manyalo chamo koro timo tijni miyo a yudo chiemo. Kendo ring'o ni anyalo tero e ute miyeng'e tauso negi, kendo kauso negi tayudo omenda.